Ndalo moko ahero dhia dhia osuptal mondo ong'i kata pressure mar remba nikech seche moko inyalo pa kata ni idhi maber okituwo. To ka pressure mar rembi ok dhi maber kata nitie piny kata ni malo ahinya, mano bro nyiso ni ituwo. Koro seche moko be ber mondo idhi adhia ing'ii, ing'i kaka chunyi gwecho, ing'i gik mang'eny e dendi mondo ing'eya ang'eya ka go moramora e dendi dhi maber nikech ndalo moko ok ituwo ituwo lakini nitie nitie gik marach ei dendi kata gik mok timre maber koro koyud chon to konyo mondi kik ibed matuwo.

Lakteche be gin mana dhano to seche moko kata wi gi nyalo wil gi yath moko, koro ang'eyo ni joma osomo bedo laktar seche moko kata ka gi sechako tich nyaka seche moko gin be oluong gi gidhi gidog gi puonjre matin kiporo ne gi gik moko kata kiparo ne gi gik ma odonjo sani kaka ndalo mane tuo mar corona nobiro nyaka ne gi bed piny opuonj gi nikech mano gima ok ne opuonj gi ndalo mane gisomo nikech ndalo no tuono ne onge, koro gik moko kobiro manyien nyaka chak luong gi puonj gi iparo ne gi apara ka gik moko dhi mbele.